en kerenyunko akoikoe tiletab ngechirek kyuk aboishen moshinit ndamun moshinit ko kitilien en chokyinet mou yon ketilen eut itile mutio mutio ako imuch koib kasarta nekoi asiwongu tilengung notet neitilchini ngechirek butek nitet kokaran keboishen moshinit yon itilet chito anan yoon iyoe kazit notet nepo tilet tab butek en ngechirek nitet kokonin itil butek komie ak iboishen kasarta nenwach itle butekuk ago imuch komonyor artet alan maimuch konam artet tamoget notok nekenome kikiche en ngweny yoon itile kosir nepo eut yoon itile komuch konam tamoget artet notet neimuch kobur en ngweny nemongete en kasarta nekoi yoon keboishen eut imuch itilit artet bendo komenai ko moshinit komiten ole kechopto asikotil butek echek komotiny artet olda tugul

Kondoit notet, kondointet notet nebo bolotet neimuch kowis kobwotutikab biik ko kondoindet notet nekikuren Raila neimuch kowis kobwotutikab biik amun en boishet neisuldoen serikalit nemiten en inguni nebo William nemo isuldoen kiit aketukul nekimokyinge biik ak boishonik cheterter chekikoito en serikali komoikoto inendet kou eleu, nitet ko imuch alaa kondoindet notet nemiten en oppostion notet nekikuren Raila ko kokowis kobwotutikab biik chechang kostoenge icheket alaa komonyor William kuraishek en biret nekibire nerube en twenty twenty seven, nitet komuktechin inendet kokochi biik boishonik cheimuch koib ak komwochi biik alak cheimuch koyai boishet nekararan kosir neyoe kondoinatet nemiten en inguni.

Kereet nebo miondo notet nebo kobwotutik oleitundo koitu en saishek chotet alaan en betushek chemeityini chito ilee koityin miondo notet nebo kobwotutik, nitet koibu kasit alaa ibuu tabushek en chito netinye miondo notet nebo kobwotutik kouu kosililen chito komanai kolee ne kiit neteseta, imuch kobur kitio inendet kosililen ak ko momii kasit aketukul neyoe, nitet ko miondo nemakararan nebo kobwotutik neimuch koityi chito konam miondo notet nebo seriat alaa nebo cancer nemotiye kerichek cheimuch konam chito nebo kobwotutik ak koimuch kobar.

En iman kochang korik chotet chekeriben biik chemiondos soiti en sipitalishek cheterter chemiten en emet nebo Kenya, che ong'en soiti ak kobo ribset nekiribe biik chotet chemiondos soiti ko korik chotet cheu sipitalit notet nebo chomo Kenyata ak moi ko sipitalishek che echen ak sipitalishek alak cheu Longisa, Kapkatet, Litein ak Kaplong, sipitalishe chutet kotinye korik chekitoreten alaan cherwe biik chemiondos soiti asikeityin kekerkere sait aketukul icheket ak kikochin kerib amamoyo alaa amamionso soiti, nitet kotoreti icheket konyor walet ak chametab bortanywan kowekee kouu en eleuu, toreti kora takitariek asikonya icheket en chokyinet.

Moshinit nootet nekiboishen kebuten konoretab nganuk ko moshinit notet nebo nganuk nekikitech alaa notet nekikichob en komonutiet nekararan neimuktechin kobut nganuk ak kokes, miten olekikichopto alaa miten olekikitetita moshininotet asikokes ng'anuk ak kobur en imbar notet nemiten nganuk nekokiminchi, moshinitet ko kerke ak terekta ak ko miten olekeketito yoonkikese nganuk en imbar, nitet kokochin kelchin biik chotet chemine nganuk en mbaronokwak kokes kesutikwak en chokyinet ak konyor icheket rurutik chekororon ak konyor ak kwalda asikosich rabinik sikobaraiten kasinitet nikimine nganuk en mbaronokwak.

oret notet negiibunen tuguuk chegisen koimuch iboishen chito kiit terekta, sigirook ilounen anan ko mkokoteni ilounen tuguk chuotet chenyigiseen, tuguuk chutet chenyigisen koimuuch ko kwenik alan ko bandeek chegemiin en imbarengung, imuch koraa ilounen logoek chegegese en imbaret ngung chotet che mara keges chechang chemaimuch iboishen eeutngung iibu kobwa kongunget, kararan nitet ningeboishen terekta anan mkokoteni keibunen tuguuk chotet chenyigisen asigoususun ibunet noton negiibu tuguk chemiten imbaar chenyigisen cheuu bandeek ak kochokyi kasiit nguung noteet nebo keseet alaan ibunet ngo tuguuk chenyigisen, niteet koriroboishen ndamuun en imbaronok chook kemine bandeek chechang komaimuch keboishen chenyigisen kinuet kinde kaatit iih ak keiib bandeek, kiboishen terettaishek, pikipikishek ak rulaishek keibunen bandeek en imbaar chegogigese

Chang koimutik chebune biik chetinye kewelinwek en borwekwak yoon nyoru konyoiset, nitet ko kewelutik cheu rorunetab beek chekiboishen en sipitali kerutyin biik chotet chekinyoe, korotik, kerichek, takitariek chetuten ak korik chotet cheburunen biik chetinye kewelinwek en borwekwak, nitet kokochin icheket konyor tabu neoo yoon kinyoe icheket en sipitalishek, yoon momiten korik cheiburunen biik chetinye kewelutik en borwekwak komuch komonyor konyoiset notet nebo chokyinet icheket ndamun machang korik chotet chekinyoisen ak ko momii takitariek, kiit akee ko rorunetab kerichek chekinyoen chito nemioni, nitet koibu kochanga mionwokik ak kobek biik chechang ndab momiten kerichek chotet cheimuch kinyaen ak kesorunen icheket en kasarta ne notote.

En iman kenya kotinye kondoik chotet muut chekikomuch kondochitab kenya lakini en chutet tukul ko kondointet nekiiob tukuk chekimuch koyai kenya koet ak koik county notet alaa koik emet nekararan ko kandoinatet nekibo Mwai Kibaki nekimuch koib tetutik ak bongonutik che icheken chekororon akobo biik chemenye emet notet nebo kenya alk soiti ko kiib somanet nekararan akobo lokok tukul chemiten ken emet notet nebo Kenya, kitechat sukulishek ak kokoitot kitabushek tukul chekisomoni ak chekisire bakai kilamok chekisirishen tukul chemiten en emetab Kenya, nitet ko kiib kiit nekararan en lokok kokilke anan konai lakwet kolee kisomoni sikenyorchike kasisiek alaa asiketoret sikiik chechwaket, kandoinatet nekibo kibaki ko momiten nekerke en inguni, kikararan nekibo Kibaki kosir chekibo arap Moi ak chebo William Rutto.

Boishet notetnekonu simoit ngeboishen bongonutik chotet cheimuch keribenge ko kelchin notet nebo inyorchike chito chepkondok ko keboishen simoingung en oreet notet nekararanicheng chepkondok ikukulen icheru tukuk tukul appishek chotet cheimuch kokonin rabinik alaan loan cheimuch iboishen iyaen kasingun, nitet ko kikomuktechi biik chechang chotet cheboishen simoit konyorchike bogonutik chekororon ak konyorchike icheket rabinik kobun simoishekwak, kouu yoon kechceru chito appit notet nebo rabinik notet nekikuren nebo Tala ko imuch kokonin besendo nebo rabinik cechang neimuch iboishen chito itounen mungarengung chito isuldaen asinyorchike kelchin.

Kiit nekianetke en muswoknotet notet nebo inguni ak kobo ngalekab sipitalishek chotet chebo serikali k o kianetke olee muswoknotet notet nebo kasari konotet nekararan en sipitalishek tukulchebo seerikali, amun nitet komuktechin sipitalishek takitariek ak biik chemiondos konyor ichek kiit nemokyinge en sipitalishekwak asikotesta konyoiset notet nebo biik chemiondos en sipitali, muswoknotet notet nebo inguni koyon miten kiit aketukul nekemokyinge en sipitali kouu kerichek ak beek chotet chekiboishen en sipitali keboishen muswoknotet notet nibo inguni ketebe tukuchotet keteben serikali ak biik kora chemiondos koimuch konyor ichek lokoiwek chotet chebo sipitalishek yoon miondos asikonai kole sipitalit ainon netinye kerichek cheimuch kinyaen inendet kot kosob.

Kelchin notet nebo moswoknotet ab rebet ab tililindo ko kararan missing amun nitet komuktechin sipitalishek ,kokwotuwek, sipitalishek ak chitukul konuor tililindo en oltatukul olewendoten ak ole iburen yo miten tililindo en emet koimuch kobit mionwokik chotet cheterter kou miondoo otet nebo taiiboir ,maleria ak mionwokik alak akot chebo interested ko momiten yon miten tililindo en kongunget tililindo chebo tuguk choton chekiome cheu amitwokik cheu saroch kimoik ak tuguk alak chotet chekiboishen yon kiomishe nitet komuktechin biik konyor tililindo ak konyor chametak kei nekararan nebo borwek chwak.

Kimnotet notet nebo maat ne imuch koburjen temik tuguk chwak chekakol en imoaret ko kimnotet notet nebo asistaa alan notet nebo sitimet ne imuch koboishen icheget koburjen tuguk chhwak ne kiboisen soiti ko nebo asistaaala notet nebo maat ne imuch yon imoe irur tukuk guk ceu avocado ,indizinik alan kit akeitorchini makubengung ala koteret ak ipakatee en kot neo maat korutos en chokchinet nemotor akot betushek negit loo aka ko mut yono nitet ko kararan en temik chechang koboishen maat notet nebo kimnotet asikonyor kei ruret ab tuguk chwak en chokchinet

Awebmndo notet nekiaboiboechi en komosto notet nebo lumeek ko awendo nekipolchin echeketala kipendi icheket mandamamo kopolchin kaindoinatet notet nemiten en inguni nebo William Ruth ne kaindoinatet ne samis ako nemaiyanat en lumeek ole indochitoi biik chotet chebo emet ab kibaa icheget mandamamo kobolchi teset ab tuguk chotetet chebo emet ab Kenya ala rabinik chotet chekikyren taxes en emet ab Kenya kotoshheni biik chotet chemi en emet ab Kenya chutet ko kiyai lumeek kobaa barabara koba koyai mandomano koyochi inended akobo teset ab aisirusek en sirkali ak en biik chotet chemiten en sirkalit orit.

Olekitoretitoi biik chotonchoto chebo korenyon en ngalek chepo aratinwek ,sitimok koyoche kotep icheget tuguk chotet chekimwochi kandointe nywan kolechi situn kayaiwok kou chotet chebo oratiwek ak sitimok ko yoche komiten chito aenge ne nomekei ak kandoinded kokwenyun kolenchi keyaiwech iratinwek ak kilibweech sitimok kobwa kokwetindap kandoinatet nemiten kokwenyun koyoche komi chotet chemi en kokwet chemwoitoi shataa chotet chetinye nitet koibu kelchinen biik chotet chemenye kokwenyun kosich icheget sitimok ak aratwek che kororon nitet kotoreti chemongaraej josuldaen boishonik chwak kou chotet cheyoe mungaret cgeibote tuguk koba indinyoishek ak chotet cheyo mongaret chebo ingogenik kokenyen sitimet arek asikosuldaen inended alsaet ab ingogenik chik ko imuch konyor ingogenik naet nebo rebet ak kakantet ab arek chik.

Amunei notet asikopo kamanut en biik chechang kokono konunotoi akobo tililindo ko nitet yon miten tililindo nekararan kobitu konunoik chotet chekororonen tililindo nemiten en oltatukul sukulishek sipitalishek ak kokwotuwek soit kobitu konunok yon niten tililindo sipitalishek chotet chemi en emet ab kenya che inyoe mionwokik cheterter nitet koimuchsipitalit alan kobik chemiten yotet konunoik cheterter kobun biik ab kokwet ab biik ap sirkali kotoret icheget konyorkit nemokyin kei kou konyoik ko imuch keteshi melekwek akobo tililindonotet neiboruen sipitalishek cheboishen icheget.

Katit notet nekitilitoi en kot nebo konyoiset kobo kamonut en biik ab emet ab Kenya ak sipitalishek chhemiten en emet ab Kenya nutet ko katit nekoni inai chito ile miondoo ainot neitinye ako imuch iwe sipitalit ainon neyoche iwee kobakinyaenin akan iwee sipitalit ne imuch komainya miondoo neitinye kesirun katit nitet nibo konyoiset ak kemwoun sipitalit notet ne imuch iwee ibainyoru konyoishet ak inyoru kerichek asinyoichhikei mieindo notet nebo bortangung yon keboishen kati notet kati nitet ko imuch kokonkamonutietvab kenai mukonchhwait netinye chito en bortangung asikenyoru kerichek che imuch kinyaeninak ketoretenin kotisob.

Mii koborunoik cheterter chebo miondo notet nebo malaria en chito notet nekanam, koborunoi chutet ko kouu koetyin maat, ilaal ak ichorireni ko oratinwek cheiborundoke miondo nitet nibo malaria, yoon kenam chito ilaal ak ikose ilee kaiti bortangung ko koborunet notet nekinoe kelee kokochutin miondo notet nebo malaria, yoon ilolee chito ak ingungu oo morekteun kii ko oreet akee neiboru kelee itinye miondo notet nebo malaria, ako koimuti chutet tukul alaan asikistoenge chutet tukul koyoche ibur chito en eleburkei amatilabatate en koristo amelib koristo yoon ilobototi alaan motiwe olechang bukonok ak ko kanyi umbu olotet chotet cheimuch koib miondo nebo malaria.

Moshinishek chotet chemiten en korik chotet chebo konyoiseten emet ab kenyako nitet moshinishek chekibimonen rwaet notet nebo korotik ko imuch kotoret chito notet nerwoe korotik ne notet kebore high blood pressure kamebiman ak jenyore miondoo ala ak ketoret chito notetnetinye miondoo nebo rwaet ab korotik kinya inended asimaimuch kositen miondoo notet netinye miondoo rwaet ab korotiken bortanyin nitet ko konu kamonutyet na kararan indap moshinishek che kibimonen ko choton che ititotin ako nootin ako tinye biik chitet konyoik kimnotet notet nebo konyoiset moshinishek kopimanan chito ak kotoret icheget konya kotor kosob kou chitukul.

konyoiki ak kokwet komugul koesho yatitaetab tibik mising ndamun yatitaet notet nekiyotito lakwet ne chepto en kokwet ak emet komugul koimuch kogon koimutik chechang nitet koimuch koba korotik en lakwet kobit mionwokik cheterter chepo yatitaet notet nepo tibik kou miondo notet nepo okimwi neimuch kinamnda kee yoon kakiyatitaet lagok choto che tibik embeit agenge kimuch kinamndagee kit age kokorotik chotet chependi en borto yoon kiyotito lakwet ne chebto ngopa korotik chechang koimuch komian lakwet ako imuch kome ndap en korotik chotetchepndi amoteleldos ala amo ichuchuchokse kit age neimuch kokon yoitiet en yatitaetab tibik ko notet yan kakiyatita lakwet ne chebto koimuch kobakach inendet sugul kotesetaa ak sugul ako chengyikee chito asikotun

Kiit neimuch koyai somanet notet alaan boishet notet nebo sokat en sukulishek koyai lokok chesomoni en sukul kobutyo konotet yoon maisuldaen mwalimuek cheinete lokok chotet chemiten sukullishek chebo sokat en emetab kenya koimuch kokon kabutet en lokok ndamun maimuch kokuyo lakwet kiit nekainet mwalimu ndab mwalimu inotet neinete lakwet komoisuldoen ak ko motinye naet notet nebo somanet nebo sokat konet lakwet, kiit akee neimuch koyai sukulishek kobutio lokok en somanet nitet nibo sokat ko tukuk chemoyomotin en sukul kouu kitaabushek, kilasishek ak mwalimuek chotet cheinete sukulishek chemiten en emetab kenya somanet notet nebo sokat.

En kokwenyun kochhang konyok choton che inyose chhebo kipkaa cheboishen kerichek chotet chebo kipkaa chhe chotet kekurn indorenik chhe chotet kekuren indorenik chekibolotee imen bukonok ak en osnoshhek chhe kitoreten chito notet nemioni indorenichutet komi konyil che chechang miten chebo mionwokik che terter nutet ko kerichek chebo kipkaa kinyoisen kinyaen chito en kaa yan tomo kimut indorenik kwoo sipitali nitet kotoreti chhito ne mioni konyor chamet ala kowalak miendo nebo bortanyin en chokchinet kotomo kimut inended kwoo sipitali kobakonyor konyoiset nebo en inguni nebo kebimoni inended ak kenai keke inended kenai kele miondoo ainon netinye nibuch nebo kipkaa kerichek indorenik chotet chekibolote ko imuch kdboishen kinya chito akot kotor kosob ak kebakach inended nekatakimuti kwoo sipitali indap amun kakonyor inended konyoiset ne ineken nebo kipkaa.

Oratinwek chotet chekibaishen ketaret somanet notet konyo kipsomaniat somanet nekararan koimuche kebaishen muswaknatet nebo inguni kebaishen asikonai lakwet somanet notet asikonyorchigei lakwet somanet neititaiyat komuswaknatet kebaishen simoishek ,computaishek asikonyor lakwet kit nemakin gei Kou yamache kocheng kit nekamache nikakiteben koimuche kochengen simoit anan ko computa nitet komii koimukteji konyor tuguk anan konyor naet notet en